Macibũ ta atongoria a icigo nĩ makoragwo na mathĩna mwanya mwanya mĩrutĩre-inĩ yao ya wĩra, wa mbere nĩ gũkoro maumĩte icigo iria marathana, nĩ makoragwo merĩgĩrĩirwo gũtua cira kũringana na ũrĩa mũndũ oĩ mũciĩ mũna kana oĩ mũndũ mũna, gũkĩra ũríĩ watho ugĩte mũndũ arute wĩra wake. Wa keerĩ nĩ gũkorwo cibũ arathana o itũra rĩrĩa aumĩte, andũ aingĩ nĩ maremagwo kũrũmĩrĩra watho mena wĩtĩkia atĩ cibũ wa itũra rĩu nĩ egũtua cira kũringana namo, gũkira kũrũmĩrĩra kĩboto, atue cira ũrĩa oĩ mũndũ kana mũciĩ ũrĩa ũngĩkorwo na cira, kuũguo macibũ nĩ makoragwo na thĩna mũrutĩre-inĩ wao wa wĩra, nĩ ũndũ marathana o itũra.

Taũni-inĩ ĩrĩa njikaraga takataka nĩ yũkaga kuoyo mahinda kwa mahinda, no mangĩcererwo gũka kuoya takataka, mũrukĩ wa takataka nĩ wĩingĩraga nyũmba, na ngaremwo kũruta wĩra wakwa ũríĩ kwagĩrĩire, nĩ tondũ wa kũrĩo nĩ nda, nginya kũira ngoro, na kũira kũu kwa ngoro nĩ gũtũmaga nemwo nginya nĩ kũrĩa ,na ndingĩremwo nĩ kũríĩ nĩ nemagwo kũruta wĩra wakwa ũríĩ kwagĩrĩire. Kuoguo mũrukĩ wa takataka nĩ ũkoragwo na mathĩna meingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ, na ũkagirĩrĩria ndute wĩra wakwa kũringana na ũrĩa njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩruta wĩra wakwa.

Ndĩrona riciti ĩrĩa mũndũ abeagwo angĩgũra kĩndũ, nĩ getha ĩtuĩke ta wĩira atĩ nĩ wagũrire kĩndũ mũthenya mũna, na thogora mũna, na nduka na, na riciti nĩ ĩkoragwo na mawaitha makoo mandĩkĩtwo, ta atĩ noyandĩkwo ũngĩgũra kĩndũ no wage gũcokia na ningĩ ũngĩenda ona gũcokia no ũtũmĩre riciti ĩyo, tondũ nĩ wĩira kwonania nĩ wa gũrire kĩndũ na mbeca iria wagũrire na ningĩ riciti no ĩgũteithie ningĩ agĩkorwo nĩ gũtũmwo ũgũtũmĩtwo, mũndũ ũrĩa agũtũmire no ũmuonie ĩ ta wũira nĩ wagũra kĩndũ kĩríĩ agũtũmire nĩ wagũra na wagũra mbeca iria agũrũmire, koguo riciti nĩ wĩira.

Irua rĩa airĩtu nĩ gũcũngaĩrĩria wũitĩkangu mũingĩ wa thakame, na koguo mwĩrĩ wa mũirĩtu ahetũkĩore irua no wage thakame na ũremwo kũruta wĩra waguo ũrĩa kwagĩrĩre. Irua rĩa airĩtu nĩ rĩkoragwo na ruo rũingĩ mũno, na koguo mũirĩtu agereire irua no akore na thĩna wa kũiguaga guoya rĩrĩa aracemania na maũndũ maritũ. Irua rĩa airĩtu nĩ rĩcũngagĩrĩria mũtumia agakorwo na thĩna rĩrĩa arathiĩ kũheo mwana, agakorwo no aite thakame nyingĩ rĩrĩa araheo mwana, nagũkorwo na thĩna wa njĩra yake ya ũciari rĩrĩa aragĩa mwana, kuũguo ona no akue ona mwana ũríĩ aragĩa no akue, gũcũngĩrĩria thĩna wa kũruithio eta mũirĩtu . .